Misawa kastama aneno ka ka wuono in gi rech amelr, reyi gi to ler be itedo gi kuono, to wiu iketo nango? Oo dis mia e yawa gi piero abich ok ikaw na piero abich ni yawa siling mia no pod aonge nyaka chop sunday, uchumi Ruto ni tek ngiye kaka inyalo konyo kra to rech ma kuchocho to iketo nang'o e ma go oh mia achiel pero abich, ma peiro aboro ok de yudi? Yawa kastama ok tim kamano we diyo wa ahinya Ruto odiyo wa te ok in kendi. To rech ma potopoto ni to iketo nango? To koro siling piero abija ni to kara ang' ne ayud go ang'o yawa kawuono ang'ina gi moro kar kanyo ng'i na ang'iya kaka anya yudo gi moro, ket na, di na iye owada kata iketo na matin ka mano ang na akor go iye kawuono adhi achame soup, ee bo na aboya mano.

Polise onego okony nyithindo e kadho barabara nikeche nyithindo pod ok ong'e gima timore. Sama gin e ndara to pachgi weyogi kendo pachgi okotegno ahinya mar ng'eyo ni gigo matiyo kod apaya be onegobedni bedo e apaya kar kanyo sama gine apaya. Omiyo polise onego konygi ma koneno ka nyithindo nitiere apaya, yo mako lwetegi mondo okadhkodgi ndara. Joma ong'ol be gin jok moko kedno monegobedni ikonyo e kadho ndara. Gionge kod kaka ginyalo kadho ndara e yo makare kaka jogo ma ok ong'ol. Omiyo polise onegobedni konyogi mondo masiche mag apaya manya po ni nyayudogi kik yudgi, mondo warit ngima mekgi. Joma ong'ol gin jokma onegobedni bedo e ngima ma wantiereni. Omiyo, nyaka konygi gi polise mondo gikal ndara. To kata kamano, jontie jo wuoth be gi tielo. Jowuoth gi tielo be onegobedni ikonyo e kadho ndara kata e ng'ado ndara. Samikonyogi ni gimoyo koro masiche mag apaya ok bed mang'eny ahinya.

Sama koro ayudo misara, akete okenge adek. Okenge gi gin okenge mamiyo koro anylo tiyo kod pesa ni e yo makare nyaka dwe rum. Okang' mokwongo en mar kungo. Nyaka ne ni to koro en adi madhiketo makungo to adong' gadi? Makungo ni nyalo konye seche ma mbele. Okang' machielo en ni ka ebath msarano, onegobedni ang'iyo ni to koro bajet matimo mar oda kata dalana bedo nang'o? Bajet onegobedni en bajet mawuok are chakruok dwe nyaka dwe rum. Bajedno kaseng'iye tang'injo pesa mantiere ni modong' ni, madonje bajedno duto. To bajedni be ikete e okenge ariyo. Okang' mokwongo en mar gigo manyalo tiyogo mapiyo piyo. Kata machielo en mabrotiyogo bang'e kata machielo en gigo manyabiro apoya ka okong'ere. Mano korebajet. To machiel en keto ne Nyasaye mich mare miluongo ni sadaka. Mano koro bro miyo okorum piyo kapok dwe orumo.

Pile pile gokinyi, kata saa godhiambo sama chieng' ni piny orako ma agoyo en ringo . Aringo ka luoro pap dipiero ariyo gabich kata dipra adek .Sama ringo ni e to miyo koro fuonde na bedo e yoo makare .Machielo en chikruok e uno kata tol achikra e uno kata tol mamako gi lwete na ariyo koni gi koni. To sama chikra nie en ni e sekend ka sekend achikra didi. Machielo matimo orako en chikruok kogwal chikruok kogwal mawuok ka ta chopo nyaka mbele na kata chikra mana kuma ntie no tang'iyo ni achikra didi e dakika chiel to ,e dakika piero ariyo achikra didi. Mage achie achiel kuom orako ma atimo kata orako matimo pile ka pile mondo fuonde na obed makare kod leche na obed makare mondo remo oring' e yoo mani kare.

Dhok ma mamana tiyo godo kata manoyudo en dholuo. Dholuo e dhok matiyo godo are ne nyuolna nikech en dhok mokuongo matiyo godo kadwa nyiepo, matiyo godo mondo awuo godo gosiepena, anyuola kata e aluora ma antiere en mana dholuono ema atiyo godo. Dholuono konyo nikech ema watiyogo kata kar lemo, kama waleme muma ma watiyo godo, en muma mondik kod dholuo, to dholuono ema miyo koro sama iyalo kata kiwacho wach Nyasaye to chopo niji e okenge mang'eny. Dholuoni itiyo godo kata ei chiro, ei chiro kar kanyo en dhok ma joma uso gi joma nyiewo nyalo tiyo godo eyo mayot sama imino bei kata kiwach bech chiayo kata gigo ma iuso. Dholuoni e gima e dhok mitiyo godo kuonde ma wadakie mayot ahinya ne rowere ma kokinyuolo kata nyithindo ma koka aa piny mapod ikgi ni piny nikech mondo gichop e skul kuma idhi puonj giye dhok machielo kawo kinde. Koro dholuono ema osekonya.

Ka intie e boma ma Siaya to kaw apiko to oteri achiel kachiel nyaka od thieth maduong' ma Siaya. Kichopo e rangach kanyo, to ibiro yudo ochuk dar, ochuk dar biro soyi eiye. Kosesoyi, to ibiro penje ni to ere kuma ithiedhe nyithindo. Kichopo kar kanyo to kaw badi korka acham. Luw badi korka acham, wuoth awuotha mos to ibiro neno kuma ondik ni kama ithiedhe mine. Kar kanyo, king'iyo bathe korka achwich to ibiro neno kondik malone kar kanyo ni kuma ithiedhe nyithindo. Kichopo kar kanyo to idh nyaka malo, kiseidho malo to ibiro yudo daktari ma deal kod nyithindo.

Egweng' ma antiere to ji ok othoro limo laktar ahinya, iyudo ka mondo ng'ato odhi one laktar nyalo kawo thuolo madirom wige ariyo kata wige adek kata ng'ato nyalo kawo thuolo mar higa achiel kapok odhi oneno daktari e kuma gintiere e ute thieth nikwop sama ji tuore kata giwinjo ka dendgi dang' ni to ji ose thoro manyo yiende mag piny ma gitiyo godo mondo githiedhre. Yiendegi ema gitiyo godo to miyo koro mondo gidhi gine laktar laktar ok bed mayot ahinya. To kuma chielo bende iyudo ni jok ma moko maok ohero tiyo gi mago to koro nyalo dhiga limo laktar gi moro bang' wige ariyo kata wige adek kata ndalo madihaw piero ariyo ga riyo madhi gi piero adek kanyo, to mago endalo ma ji nyalo kawo mondo odhi one laktar.

Misawa customer. Eh. To be ine gichumbi? Pesa adi? Eh, siling' apar te! Eeeh yawa, duokego chien yawa. Chumbi oa e siling' abich tich adi? An gi siling' abich yawa, kawna siling' abich ni imiya chumbi adwa dhi tuono e alot. Ani tim atima kamano yawa, siling' abichno ema an go be koking'e ni siling' abich ma an go ni en siling' abich ma an go e m-pesa. Kawna akawa mondo akawgo chumbi. Aa, ok nikoro adhikawo nikor adong' gi gowi. Usnago ausa kamano sing' abichno ema an go dhi gi duogo. Ma be ok en kata cash ema an go e simu e m-pesa kar ka. Kiyie mondo aorni godo imiya chumbi. A a ok adwar magadi. Chumbi ema adwaro. Chumbino ema mondo ikonyago. Siling' abichno ema an godo ma be ing'e ni kawawuoyo mochopo nyaka saa mambelegi, to fuliza nyalo gore noma. Kosegore noma to koro adong' gi siling' ang'wen. Koro sama pod wawuoye kodini, kiyie ikawna akawa siling' abija ni mondo imiyago chumbi no. Dang' ikonya.

Sani wan ekinde ma ngimawa nitie e hali ma ok ber ahinya kaluwore kod aluora ma wantiere. Luasi ma wantiere bende ng'aw, to kumachielo bende chiemo ma wachamo, gin chiemo moko gik ma itedogi godo kitedogi miyo ngima wa nitiere e hali ma ok ber ahinya. Omiyo ber ka koro ng'ato dhi pile pile e od thieth kata dhi kuma owinjo bed ni otime pim mar ngimane mondo ong'e go nito ngimane koro chalo nade. To gin tuoche mage mantiere e dendi koso tuoche onge. En gima onego bed ni ng'ato ng'iyo mondo kik po ni chieng' moro tuo moro chopo ne okang' moro makoro ok onyal thiedhe eyo mayot kata ok nyal deal kode e ute thieth mantie machiegni kode eyo mayot. Nikoro chuno ni nyaka tere e ute thieth man mabor mamiyo daktari man gi rieko lony mamalo ema nyalo konye. Omiyo, ng'ato ka ng'ato onego bed ni dhi kata bedo gi chenro mar timo pim mar ngimane saa ka saa.

Rabo yunga nikod nengo e alwora mawadake nikech okonyo joma odak kata joma nitie e hera mondo gigeng' yudo kute mag ayaki madipo ni ginyalo yudo sama giterore. Rabo yunga ni konyo ahinya kendo e yo machielo e geng'o iye ma ohiu manyapo ni nyalo yudore sama jokmantie e hera nie kayachiel. Kumachielo bende, rabo yunga nie nyalo konyo e geng'o tuoche mamoko mag kuonde ma opondo kaka nyach kata machielo miluongo ni tuo jodongo manyalo mako duong' gi. Omiyo kagiyudo gino miluongo ni rabo yunga ni, to ginyalo tiyo kode. Kendo en gima nigi nengo moloyo mondo giti kode ogeng'ne gi weche ma koro asewacho malo kanyo.

Piny owacho to timo gimaber ahinya e wach mar somo mar mbui ma giketo e sikunde, kendo en gimaber moloyo. Nikech sani lony osedhi mamalo maiyudoni koro yo mar internet no emitiyogodo e piny mangima mondo ji otudre, mondo ji ogo ohala. Mondo ji otim gigo ma odhuro sama gitimogino to chuno manyaka giti gi yor mbui. Omiyo lonyno kochak puonj nyithindo e sikunde mag praimar ma gidhi malo nyaka sekondar ma gidhi malo. To ka gitieko to gibiro bedo gi lony moloyo mar tiyo kod yor mbui no. Kndo gibiro ng'eyo kaka mbui no nyalo konyogi e ngima gi, nyalo konyogi e piny ka, nyalo timone gi gimoramora. To kabe adok chien, okane ka sirikal timo gik ma ber ahinya kata osetimo okenge ma beyahinya ka gisundo wach mar somo mar mbui e sikunde. To gitemo, gitemo, e alwora ma antieni to pokaneno ahinya lakini gitemo. Nikech iyudo ni koro somo mar mbui ni oseket e kuonde moko kaka osebedo gino mochuno ni nyaka som. Omiyo ato ta asire lwedo.

Tiegruok na to atimo e yo mang'eny kaluwore kod lony manyasani. Mokwongo, iyudo kata ni sama adwani atim somba mamalo, tiyudo ka somo ma atimoni nyaka atim mana kaluwore kod yor internet, maen lony manyasani. Iyudo ka anyalobedoni antiere e boma ma Turkana. To sama an kuro tanyalobedoni an e klas e internet kanyo kata yo mbui. To klasno en kuma ipuonje to en mana echo e boma ma Nairobi. Koriyudo ni kata an mabor manade tanyalo bedo ni somba matimo pile pile ni dhi mbele eyo ma ni kare. Kumachielo bende kantiere gigo magombo ni mondo ang'e kata madwanapuonjre ng'eyo. Tadonjo mana ei mbui, kasedonjo ei mbui kar kanyo to apuonjra. Mokwongo en wach machielo mar design. Design ne en gino mane kanadwa ni mondang'e kata mondatiegra mondang'e maber to nadonjo mana e mbui. To kasedonjo e mbui to mbui kar kanyo emomiya lony ma nyasani, mitiyogodo mondo designs ma atimo obede e yo man kare kateyo maberne jok milosonegi e kinde masani.

puonj kuome tuoche malandore to pok otim e yo moromo ahinya, en mana ni kuma osetime moro minyalo wachi en mana e skunde,e skunde ema puonj mar tuoche malandore ni osetim kendo jopuonjre mantiere e skundego oseng'eyo kendo obedo kod lony to kod ng'eyo ni tuoche aina go nitiere kendo gi ng'e kaka ginyalo geng'o tuoche go ,to bende kwangiyo e gwenge ma wantiere to pok puonj mar tuoche gi obedo ahinya nikech iparo ni ji nyalo bedo ni ong'eyo gi kata debed ni nyamrerwa moko osetemo ahinya lakini pok puonj ni ochopo ne ji duto ma ji ong'eyo kaki inyalo ngeng' landruok mag tuochegi, moko kuom tuoche malandorre gin kaka athung'a, aonda, nyaldiema, kahera, nyach, guonyo.

Jopuonjre nyalo tiyo kod chenro mar mbui ka gitimo gik ma opogore opogore. Mokuongo, ginyalo tiyo gi mbui mondo gitim go nonro malach ewi gino ma opuonj gi kata gino ma gigombo mondo ging'e mathoth kuome. Sama gitimo ma to en mana mbui kanyo ema nyalo miyogi gino mang'eny kata rieko mang'eny ewi gino magimanyo kata gino magitim,o nonro ne mon do ging'e kaka chalne nyalo chalo. Machielo bende e mbui kar kanyo, nyalo konyo jopuonjre sama koro gidwaro ni mondo gindik notes. Sama gindiko notes ni, to gibiro tiyo kod mbui kagindiko notes to kagisendike to ginyalo oro ni ng'ama puonjogi kata ng'ano ma otelo negi e gino ma gitiegre ne. Machielo bende ginyalo tiyo gi chenro mar mbui mondo gichulgo omuom ma idwaro e sikunde. Sama gitiyo gi eCitizen sama gichulogo fee to ma biro miyo gisomo eyo makare maonge oharo moro amora.

Eh an kod chenro mar chiemo eiot. To gima timore ni samoro ok inyal chikori kode tir nikech inyalo yudo ka samoro omuom kata chiemo nogo ok yudre eyo mayot e aluora ma antiere. Miyo sechego kosechopo, to chuno ni koro ok iluwe kaka ne ondikeno, nyaka imany chiemo moro machielo minyalo chamo kar mane nitiere e odiechieng no. To kumachielo bende, inyalo yudo ni sama koro ikoso pesa minyalo yudo godo chiemo mane nitiere e chenro no. Sama isekoso pesano, to chuno nikoro kaka in ng'ama dhano, nyaka koro ichiem, nyaka ing'e mana kaka inyalo jolo iye mondo iyud gimoro machielo minyalo keto e chenro e odiechieng no mondo kik inind kech. Chikruok kod chenro mar chiemono ok en gimoro mayot ahinya nikech wich wi be samoro nyalo bede, kata inyalo yudo ni laktar yudo ni ogoli e chiemo moro, to chiemo mogoliyeno, en gima nitiere e chenro mag chiemo koro chuno ni koro nyaka iti kode kaka en.

Chanjo miyo nyithindo bedo kod roteke mag del, manyalo miyo rotekego gore kod tuoche manyalo donjo negi apoya kata manyalo donjo negi matek sana ei dendgi. Sama nyithindo ochanj no, to chanjo ka chanjo niga kod tuo ma odwaro ni mondo ogore godo. Koro chanjo ka chanjo mimiyo nyathi miyo koro tuoche ma ochanjgi nego ok nyal miyogi gibed kod chandruok moro amora. Emomiyo chuno ni koro nyathi ka nyathi sama koro konyuole, to odhi e chanjo mondo tuoche ma oketgo duto kik bed ni nyalo donjo e dend nyathi momiyo dend nyathi bed kod dang ni kata chandruok mamiyo koro wanyalo kata wito nyathino apoya nono kapok ndalone ochopo. Sama roteke mag del obedo motegno kaluwore kod chanjo momi nyathi, to miyo koro nyathi bende bedo mamor kendo bedo ma ojing' nikech teko ma en godo mane okelne kaluwore kod chanjo cha nikuome to kendo obedo moil ahinya.

kaachiewo okinyo toi gi ma akuongo timo en lemo, bang' lemo no to atimo gi macheilo miiluongo ni orako ,orako ni atime mar dakika piero adek kata sa achiel .Bang timo orako ni to adhi akawo pi to aluokora godo, bang' luokora to aruakora sa ma pok aruakora to awicho mo ka asewincho moo ma ber to aruakora. Sa ma aruakora ni to aketo wuoche na bedo machiegni ,wuoche na ma ne asegoyo rangi maber to aketo gi to aruako bang' ruakogi to awuok ka asewuok to nyaka akuong alime ne ka po ni gi go ma aruako gin makare kendo gi donjo kod odiechineg no miyo koro nyaka ang'ira e kio mondo ane ka po ni an makare. Bang' mano to adonjo e nyamburko, ka asedonjo e nyamburko to kaachiel kaachiel nyaka e apisi na ku ma atiye mondo ane kaka odiechineg kamano bedo. Ka achopo e apisi kanyo to be ka achopo to akuongo alemo ka aselomo to akowo opatona to aketo e ka asetieko to abedo e apisa.

Tich ka amako ni mondo atim to en tich ma atimo gi chunya duto te, ka aketo e maino mondo ane ni tijno owuok ma ber kata ng'ato ranga kata ng'ato ok ranga .Omiyo ka an e dala mondo ati tich ma ber atiyo ka aketo chunya ka onge gi moro amora ma chielo ma nyalo gala kata ng'ano ma nya gala. E sa ma atime ni to aneno gi ma tim o,chunya ma iye be nene, to bende aketo ni mondo sa ma atime ni to atime gi ber e moloyo gi lony na duto te be akete mondo ka ang' atieko tijn o to obedie gi ma ber na pok ngat machielo oketo kata gi ma ng'a machielo oneno. Ma miyo ka asetieko to koro kata ka ne en jo ma nene to yudo ka ne nasetiyo tich kanyo ma ber. Keto chuny gi tiyo gi moro ka pachi nitiere e ma nyalo miyo itim gik moko e yo ma ber ka in e dala ku ma onge ng'a ma rangi.

Gima biro e pacha ka aneno pichani en ot ma iuse yedhe mag ngima kata kuma ngato nyalo dhie mondo ochowe sandan gi jok ma tiyo e apisi gi kae en kama inyalo yudo yath ma inyalo tiyo go sama iwinjo ka wiyi bari kata iyi kayi kata in gi chandruok mad del ma tindo tindo gi ka pok ichopo e od thieth kuma chielo bende inyalo yudo ka idhi e od thieth e osuptal to inyalo nyisi mondo idwog igiew yath e ute mag uso yedhe ma chal kaka mantie e picha ni to sama ibiro kar kae to ibiro usni yedhe go kaka laktar osendiko ni kata laktar owacho ni mondo ousnigi kar kae opogore gi ute thieth nikech en i yudo ka en kuma itimo ohala mi uso mana yedhe to yedhe gi gin mana ma konyo dhano ma onego bed ni imwonyo kata ichwoyi sandan.

Sama nyathi dende ochuakre to inyalo gonyone lewni kane en gi lewni mang'eny e dende. Igonyone, kisegonyone to ichako irango ane ka pod dende ochuakre. Kapod dende ochuakore to inyalo ng'iyo ane ka osee luokore, kapok oluokore to inyalo luoke kod pi mang'ich. Kise luoke to ichako irango ane kapo ni dende pod ochuakore. Kapod dende ochuakore to inyalo rango ane ka in kod yedhe moko matindo kaka panadol, mondo imiye omuony, kata kata ka ne en sirap mondo imiye omadhi. Kisemiye omadhi to inyalo dhi mbele mondo ine kinyalo ruaye to sama iruayeni to ing'i ni iruaye gang'o mondo chuakruok mar dende cha odog piny. To ka ineno ni mago bende ok nyal konye, to iwuok kode kachiel kachiel to idhi kode e od thieth man machiegni mondo laktar ong'i ane ni to dobed wach mane madikel wach chuakruok mar del mondo ong'e kaka inyalo konye mapiyo kapok odhi malach.

Luoko lwedo gi sabun ber nikech sama waluoko lwetwa gi sabun no to wagolo germs madibedi ni ne ntiere lwetwa manyalo miyo dendwa bed kod tuoche mopogre opogre ma ikelo kod germs go. Samwa luoko gi sabun go to koro miyo germs go tho wuok e lwetwa. Machielo bende ka waluoko lwetwa kod sabun to miyo koro lwetwa bedo maler ka lwetwa obedo maler no . Miyo koro dendwa bedo maler to ler no ema chiegni gi Nyasaye, Ok onego bed ni lwedo bedo ma olil. Kwa luoko lwedo gi sabun bang' chiemo be ber miyo , koro sama ikadho but ng'ato kata bang' chiemo no to lweti ok nyal dum tik chiemo mane ichamo kata lweti ok nyal leny ka ng'ato neno go kit chiemo moro mane ichamo eseche mane okadho chien . Miyo luoko lwedo gi sabun kod pii maler no en gima ber moloyo